Nyamũ ĩno ndĩrona ni mũhia, gũkũ tũ ũhũthĩraga atĩrĩrĩ, tũgathiĩ mũgũnda tũkaharĩria mũgũnda. Twaharĩria mũgũnda, tũgaita mbegũ, tũita mbegũ tũkahanda, tũgaitĩrĩria maĩ, tũgeterera ũmeere, wamera tũgathiĩ tũkarĩmĩra rĩa mbere, tũgacoka kũo tũgaitĩrĩria bataraitha, tũkarĩmĩra rĩa kĩrĩ, tũgeterera ũnenehe rĩũ, tũgathiĩ tũgeterera, twaũgetha tũgoka tũkaũmithia miciĩ-inĩ, twomithia miciĩ-ini togoka.